Olemo ni en gimoki nyal kose dala ng'ato. Ng'ato madwa ni mondo ngimane obed maber okinyal olemo ni e ode. Alafu olemo ni nyak piyo to konyak tonyak madongo dongo. Seche monyak iyudo ka giwuok mangeny e pouodho koro kitero gi e chiro to ng'ato kawo tomiyi amiya pesa mangeny nikech man en gima ng'ato nyaka nyiew pilepile. Ok inyal koso chieng ma ng'ato nyalo nyiewo olemoni. To tijni nigi pesa nikech onge samoramora minyalo yudo ka i idiwo gi olemo ni opuodho nikech jiii modware seche tee. Alafu ka jiii oseng'eyi to gibiro ni gi gikawo olemo ni gimako olemo kata kolemo pok ochiek

Mondi pidh oduma onego bed ni ing'eyo mbolea moduma ni dwaro . Onego bed ni ing'eni mbolea moduma mipidhe go ,mbolea midoye go gi migole go. Koro tijni dwa ni ing'e mbolea moduma tiyogo dwa ni ng'e kaka iketo oduma to kiketo ma kaa to moro cha idhi keto kanye . Koro oduma dwa ni ing'e ni ere ang'o ma dhi dong' kuom gi . Kaketo moro ka moro cha dhi bedo kanye mano ka mano. Alafu loo lowo onego bed ni en lowo moro ma mamiyo gimoro nyaka koro lowo onego bed moro ma ng'ich ng'ich cha lowo moro matek nya ketho ni oduma oduma ok nyal dongo maber onyalo dongo lakini ok onyal nyak onyalo dongo to lakini ok odhi golo ni oduma moro mabechobecho ka moko mag kodhi ka.

Kwonde mopogore opogore, jomoko moyaga e sector mar pur, inyiso ga ni mondo odhi olerne jopiny kaka pur onego bedni timore. Koro ka , waneno ka ng'ani ipuonjo kak onego opur, alafu inyise ka um bando ne owuok marach, kata bel, kata ngano, ne kowuok marach, ting'ise gima onego bedni otimo. Ka sector mar pur ema obiro nyiso jogweng' kaka onego bedni gipuro, kaka nini kaka giimagipidho onego bedni wuok